Bong'onutik chebo sipitalishek chebo biik chemokororon metoek ko bong'onutik cheterter ak ko chang ak kobo biik chotet chon mokororon metoek cheuu kipionik ak biik chetinye miondo alaa biik chotet chetinye koimutik en bortanywan chotet chebo koimutik chotet chekikuren stress, bongonutik chotet chechang chebong'oni sipitalishek chotet chebo biik chemokororon metoek kobong'oni icheket konyor sipitalishek chechang en emet nebo Kenya chekinyorn miondo notet nebo biik chemokororon metoek asikichuch meoshek ak mionwokik chotet chebo biik chemokororon metoek en emetab Kenya, biik alaa takitariek chechang cheinyoe mionitet nibo biik chemokororon ko kitesentaa kinete biik chechang asikochang'a takitariek chenyoe mionitet sikonyorchineng'e kelchin biik ak icheket konyor toretoshek en sipitalishek chenekityin ak ko sipitalishek chechang chemiten en emetab Kenya kochuchuchak miondo notet nebo biik chemokororon en emenyon nebo kenya.

Kawainatet yoon konyoru tukaa chebo jirani nenyunet kwomee mbarenyun ak koyesho kolelen machechiket ndamun yoon konyoru ak anaii olee teta nekaam mbarenyun ko nebo jirani nenyunet ak koyesho koboru notet kelee kawainatet ak ko inendet ko ing'eleliot momoje kokuyo ak konai kolee tukyi chekaam mbarenyun, kiit ne oyoe yoon koyesho inendet ko imuch owoo komitii alaa ko kirwokindet ibasitakan inendet ndamun koromwochi tukuk chekaam mbarenyun koesio ak ko nekonyoru ak aket tukaa bakai konyinet, nitet ko imuch kobor kelee inendet komomoche alaa inendet kosose biik chebo kokwet ak ko ing'eleliot inendet en kiit neyoe, nitet keibchin kirwokindet asikobo koker ak ko mwaa inendet kiit netot kimuch keita inendet asikoyan kolee tukyik chekaam mbarenyun, imuch kinde bain inendet koliban bandechotet alaa keket tukaa kobaa chebo imbaronok alaa cheng'ololen ak kobo imbaronok asikotar icheket.

Kiit neimuch ayai asikotesta boishet nebo soet en sibitalishek yoon konyoru chito netononchin kasit notet en emenyun ko amwachi inendet alenchi ng'isib oratinwek tukul chenyolunotin ak ko chotet chekiking'at keboishen soet en kokwenyun notet netoreti sobet en sipitalishek, nitet komuch kochuchuch ak kobiit kerichek chechang en sipitalisiek yoon kakibarasta en soet ng'emwa kelee sipitalit nekile komomiten kerichek ak komosuldoen icheket ng'otutik chotet chebo sipitali ng'onyoise, nitet ko kararan keboishen soet kemwochi biik chetononychin kasisiek en emenyun ak kobo ng'oliondo notet nebo sipitalit kobiit ko testa en konyoiset nekararan.

Kiit netoreti baetaab njirenik chotet chekikoito en korenyun ko notet naet nebo njirenik, tukuk kiit nekiyoe yoon kiboe njirenik koyoche komokotin, chutet koimuch kotoretin inai olekiboito ak kerib njiriot nekebai chito en oineng'ung asikoet ak inyorchike kelchin yoon kealde nchiriondeng'ung asinyoru chepkondok cheimuch itetesen ial nchirenik alak chekiboe asibai ak inyorchike chepkondok cheimuch iboishen ibaraiten mung'areng'ung notet nebo njirenik ak inyorchike kiit neiboishen en kong'unget chito, nitet ko kikonyorchike biik chechang en korenyon naet ak olekiripto njirenik, ndinyoru raa biik en korenyon kosuldoen icheket baetab njirenik notet nekikotoret icheket konyorchike tukuk cheimuch koboishen en korikwak ak konyorchike chepkondok chechang en baet notet neboe njirenik icheket.

Korik chotet chebo sokat koimuch kotoret sukulishek konyorchike sukulit aketukul sukulishek chekororon chotet alaa ketes kilasishek chotet chesomonen kipsomaninik che isuldoen somanet nebo sokat en emet asikotoret icheket konyorchike somanet nemokying'e ne notet nebo sokat nebo en ing'uni nemau nekitaa, nitet nibo sokat ko somanet nekararan en lakwet ne imuch koyai lakwet kiit neyoe koming'in bakai koet, nitet ko kikomuktechi icheket konyor somanet nekararan nemokibire lakwet ama kilosumisoni lakwet koyai kiit nematot konai koyai, nitet komuche lakwet komwaa kolee amuche ayai kouni, kinet kasinotet ak kotesenta inendet kotakotar sukul ak konyorchike kasit nebo somananotet nekotokyike kosoman inendet.

Kiit nekararan en kipsomaniat notet neko gradueteni en sukulit neo barakiat ko notet konyor inendet chepkulet nee kararan ne imuch koboishen inendet kocheng'en kasit nebo serikali asikonyorchike kelchin nenyinet nebo somanenyin nekonyor inendet, nitet ak alak konyorching'e kokwet ak ichek kelchin nekararan en lakwet nekakirachweten en sukulit nebo barak konyorchike ak ichek chito neimuch kotoret icheket en kokwenywan en ng'alek chemoche alaan boishonik chemoche kokwenyin kosuldaen inendet yoon kokonyor kasit nekararan ng'onyorchike lakwet chepkulet notet nebo somanet en sukul ko kararan en biikab kokwet ndaab yoon korinyoru chepkulet notet nebo somanet koboru kelee kiikilchike somaneng'ung chito kotaitar ak ko inyorchinike kasit nekararan neimokyinike aketukul.

Amitwokik cheimuch konyorchike wolutik baet noton nebo kambaro en oineng'ung alaa en kokwng'ung ko amitwokik chotet chekiboen nchirenik che chotet ko njirenik chemeng'echen chenootin ko chelelmo che ikochin koet njiriot notet nebo kambaro, amitwokik alak ko cheuu morik ak kimoik chekiboen kambaro en oinet asikowalak ak koet njiriondo notet asinyorchike njirenik che echen che imuch icheru ak ialde chito ak inyorchike chepkondok cheimuch iteibaraiten baeng'ung nebo nchirenik alaan ialde nchirenik ak inyorchike chepkondok cheimuch iboishen chito ialen chito tukuk cheimokyinike en kong'unget alaa iyaen boishet aketukul neimoche iyaen.

Boishonik chotet cheimuch kosuldaen kapkirwok neoo mising en emetab Kenya ko kirwokutik che echen cheu chotet chebo mbaronok, lelutik ak rumishetab biik en emet nebo Kenya ak nebo ngemetab tukukab boror chemiten en emetab Kenya, kiit neisuldoen soiti alaan boishet neisuldoen soiti kapkirwok neoo en emet nebo Kenya konotet koirwokutik chebo ng'emetab biik ak baret nebo biik ak mbaronok chemiten en emetab Kenya nitet ko kikokochi naet biik chechang kokuyo iicheket ak kobo kapkirwok initet neoo nemiten en emetab Kenya konaii kolee isuldoen icheket boishet nekararan ak ko konu naet notet netyin biik akobo komonutiet nebo kerib tukuk chemiten kouu rumishet ko machamndaat ak rebetab mbaronok komachamndaat ndamun miten ng'otutik tukuchotet tukul.

Kiit neolewenjinike yoon omoche alaa yoon okere akobo baetab njiriot okere olee otinye oinet netian ak ko beek chemii oinet kotiana, rabinik cheimuch aleen njirenik koyomon aleen alaa moroisi koyaman, nitet ko kiit neobwotyinike ak olewenchike yoo omoche asiakol njirenik, kiit nebokomonut mising yoon imoche ilewenchike alaa yoon imoe ilewen olekikoldo njirenik ko notet soiti ko oinet ko oinet neitinyeko imuch ibaen njirenik ak ko miten amitwokik cheyomotin chekeboen njirenik cheitinye alaa momiten, nitet ko yoon metinye chito tukuk tukul chekimokying'e en baet nebo njirenik ko imuch koma isulda kasing'ung notet neimoche ibai njirenik en oineng'ung alaa en kokweng'ung chito, kararan yoon itinye naet nekaran ak kobo baet ak kiit neome njiriot en oinet yoon koikonuke ilee ibai chito.

Ochome kosomanen lakwenyun anan lokokchuk sukulit nebo Dedan Kimathi nemiten en county notet nebo Nyeri amun sukuli nitet ko koito somanet nekararan koityi kipsomaninik chemiten sukuli notet ak konyor icheket naet neb konai kole nee kiit nesomonchin icheket en sukul, Dedan Kimathi kokoito kosisiek cheterter chekororon koityi kipsomaninik chemiten en sukulinywan, Dedan Kimathi kotinye boishonik chekororon ak ko ityindos kipsomaninikab mwalimuek chemiten en sukulit nitet ak ko icheket koyoe kasit nekararan koityi kipsomaninikwak en somanet notet ne isuldoen kipsomaninik, miten kilasishek alaa korik cheterter en sukuli nitet nebo kosisiek cheterter chemokying'e lakwet koyai ak ko miten mwalimuinik cheyomotin en sukulinitet neisuldoen cheisuldoen kosisiek cheterter nemokying'e lakweng'ung en sukul ak ko chang kipsomaninik chekikonyorchike kelchin en sukul initet nibo Dedan kimathi nemiten en county nebo Nyeri.

Kiit nekiyoe asikoit kandoinatet en kokwet notet ne kararan en meng'ik chemiten en kokwet cherirtos ak kobo wirtaetab chapuuk en oret nemonyolunot koyoche kinet icheket okeibji icheket kokwoutik chekimen ak kobo kasuldaetab kerib itondo nebo emet en kokwenyun, nitet ko kimuch kinet biik ak kobo kororindo nebo kokwet ak wirtaet nebo chabuk en oret nemonyolu, yoche kinet icheket kelenchi yoon kakiwirta chabuk en oreet nemonoton ko imuch kobiit mionwokik cheterter cheimuch konam biik chemiten en kokwenyun ak ko nitet ko maimuch alaan nitet koimuch konyorchike biik chechang miondo notet nemakararan yoon kokiboishen oreet nemonyolunot kewirtat chapuuk en oratinwek alaan en oldatukul olekimenye, nitet koyoche kewal kandoinatet nemiten en kokwet kokararanit.

Komoswek chetononchin robtaetab sanitary pads en emetab Kenya ko komoswek chotet chebo tililindo alaa sipitalishek chebo tililindo chemiten en emetab kenya, nitet ko kochin biik alaa kombunishek cheterter konetisiet nebo sanitary pads che chotet cheboishen biik chotet chetibik ak che kwonyik yoon kokosir icheket kenyishek taman ak sisit, niton kokochin icheket tililindo nekararan neikochin biik chemiten en kokwet asimowechowechote tukuk alak, sanitary pads ko kikotoret kometwokik ak lokok chetibik en oreet nekararan nebo tililindo nenyorching'e icheket ng'oboishen icheket sanitary pads kotoret en betushek chemokying'e icheket koboishen.

Komonutiet nebo kerichek chotet chekiteren miondo nebo polio ko notet neikochin chito nekanam polio kobur komnyeit inendet ak kwondot kouu chito aketukul nemanam miondo notet nebo polo, nitet ko toreti chito nekanam polio kosich kimnotet ak kosich banyek chekororon inendet ak kokimit nematun kotakonam miondo nitet nibo polio, chito nekanam mioni bo polio kobure inendet kouu nemakaran, imuch kochunchun kelyek, metit alaan ko eunek chekoibur ko chunchun, nitet koboru kolee miondo notet nebo polio, komien kerichek chekekirindoen ak kinyoen mionitet chetoreti biik lokok soiti chechome konam miondo notet nebo polio ketoreten keriche chutet asikonyor inendet chametabke, nitet ko komonutiet nekararan en bortab chito koboishen kerichek chekinyoen ak keteren miondo notet nebo polio.

Asiketer mionwokik chotet cheibu murindo nebo beek komiten kokwoutik chekisibi yoon kiboishen beek chotet chemuren, notet ko yoon keibu beek chemiten en oinet alaa cheketach en oinet koyoche inyoichumusan korong asiboishen, kot ko kemoe ikwanyen alaan iyee komoche ichumusan korong asikobar tiong'ik chotet chemiten beek cheimuch koib mionwokik chotet chebo beek, mionwokik cheimuch koib beek chotet chemuren ko cheuu miondo nebo cholera ne ng'onam chito koimuch kositen ak kkomuch kobar kora ndamun monoching'e chito nekanam alaan yoon kanam chito amamakeng'i kolee kanam miondo notet neibu beek chmuren cheitendene chebunu tukoshek ak chotet cheroboni kobun kibatinik chekakiteken korik, nitet ko kararan kisib kokwoutik chekoron yoon kisuldoen alaan yoon iboishen chito beek chotet chesomis.

Okere olee toreti ng'alekab sokat strike nemiten en emetab Kenya ndamun somanet notet nemiten nebo sokat ko mwalimuek tukul chemiten en sukulishek ko chotet chemiten serikali chekiyoku momiten chesire sikik ak ko miten tukuk chotet chekeboishen en sukulishek cheboishen kipsomaninik ak kosuldaen icheket somanet nitet nibo sokat, nitet ko kou kilsishek alaa korik cheyomotin chekisomonen, kitabushek, kilamok ak tukuk tukul chekisuldoen en somanet nitet nibo sokat, nitet kokochin kotoret strike nemiten en emetab Kenya ak kokilchike lokok kosoman en sukul en ng'alek chotet chebo sokat ak kibakeng'eit neisuldoen sirkali akobo somanetab sokat en lokok chemiten en sukul.

Olekimwoito ngalaletab robta alaa mwaitaet notet nebo robta en kokwenyun ko notet nekkiborosto en lokoiwekab emet en stesionishek alaan en redioishek cheterter cheokose chemiten en kokwenyun ak emet notet nebo Kenya alaan kipindit notet nekimwoe kelee tos unee robta en oleimiten en saishek cheterter, nitet ko imuch kenam sait kouu olombo saine yono alaan ko yoon kokoimenot olombo saitaman ak akenge, komii sait nekemwoe kelelen komwaa aketukul oleuu robta en kokwenyin, nitet ko imuch kibarasta en lokoiwek kora chebo emet kelee miten robta nenyone neoo alaan nyone kemeut, yoon kakibarasta kelee nyone robta neoo ko imuch kelenchi biik chotet chemenye olebo kererushek cheimuch kongem beek mengotoshekwak kostoke icheket komait robta notet neoo asimangem mengotet nenywanet nemiten en kou kila.

Amitwokik chotet chekikochin njirenik sikotesak rurutik chotet chechwaket ko kebaen njirenik alak chotet chemeng'echen njirenik che echen chekebai en oinengung chito ibutyi nchirenik chotet chenotin chekikuren chelelmo cheome njirenik che echen chotet chekekuren kambaro, njiriot nekikuren kambaro ko amitwokik chekororon cheimuch kwaam inendet asikoet asikonyorchinenge kelchin chito neyoe kasit nitet nibo baetab nchirenik en oinenyin ko yoon kabaen inendet chelelmoishek alaan omenaishek che chotet ko njirenik chemengechen chemoechekitu cheome kambaro alaan imuch kobaen inendet tukuk cheuu kimoik alaan ko morik, lakini nekararan soiti neimuch koyai njiriot koet ak kotesokis rurutikyik alaa kotesak njirenik en oinet ko chotet chekiboen njirenik chemengech che chotet ko chelelmo.

Chang kombunishek chechang chemiten en emet nebo Kenya, chutet ko kombunishek cheyoe boishonik cheterterkosipkee ak olee kakitekta alaa tukuk chechobe icheket, mii kombunishek chotet chechobe machanik makatinik bushek, chumbik, unga alaa bushek chotet chekiome, kombunitab makatinik ak kombunishek alak chechang chemiten en emetab Kenya, nitet konyorchinenge kombunishe chutet kelchin neoo en kasinywan notet nekonu kombunishekwak chetinye kosich chepkondok ak kobaraiten ichekket kasinywan ak kosich rabinik cheimuch kotoreten konywanet anan family nenyinet chito.

Kiit notet neoboishen anaken tukaa kerichek kobun kutit ko sirinjit notet nebo mbiret anan ko nebo chumoyot, kiit akee neimuch aboishen ko chuboit notet nebo kerichek ne en tuket kioldo siling konom alaan ko bokol, nitet ko imuch irongyi kerichek konyii kiotet ak inakee, en sirinjit komiten nambaishek chekikisir kelee kikochin teta neteno kolee kerichek cheteno kolee asikikoren icheket ngamun makai kikochi teta neoo kerichek chechang soiti, nitet koimuch koib koimutiet komian teta ak komuch kome akot yoon kokiboishen kerichek chechang chemonomeke ak teta.